Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ tondũ wa angĩkorũo mũmera nĩ wa magetha tuge ta mbembe, mboco, indo ta icio, tũngĩũhe maĩ ũkaga ũkongerera magetha na ũgakorũo wĩna ũruru wa gũkenia maitho maitũ. Wa kerĩ, rĩrĩa twahe kĩndũ ta nyeki maĩ tũkoragũo tũkĩwongerera ũgemu wa marĩa matũrigicĩirie na ũguo maitho maitũ magakorũo magĩkenio nĩ maũndũ macio mothe matũrigicĩirie na ũgemu wa maũndũ macio matũrigicĩirie.

Aya nĩ andũ maroneka me mũcemanio-inĩ wa andũ na mathaa matiraigana ma kũrĩa, kwoguo makona handũ ha gũtiga kũrĩa, mathiĩ o na mbere na kũrĩa magĩthikagĩrĩria mũcemanio. Wa kerĩ, hihi no makorũo rĩngĩ me handũ hena gũkũngũĩra pause magakorũo mathaa matiratũarana kwoguo makona marĩa makĩroragĩra mũcemanio ũrĩa ũrathiĩ na mbere kana angĩkorũo nĩ iheo iraheanwo makorũo mararĩa magĩthiaga nambere tondũ mathaa matirametĩkĩria gũkorwo magĩka o ũndũ na ihinda rĩaguo.

Ĩno ĩtagũo thoko ya mũnara, koguo nĩ kuga o mũndũ araanĩrĩra kĩrĩa e na kĩo. Thĩna ũmwe wa thoko ta ĩ no nĩ gũkorũo mũrendia indo imwe inyuothe, angĩkorũo ni nyanya inyuothe nĩ nyanya, cabbage, mbembe, waru, koguo kĩrĩa kĩratũma ũgĩe customer nĩ kũringana na mũgambo waku. Ũkaanĩrĩra waanĩrĩre nginya customer ũrĩa e kũnene aigue oke akũgũrĩre. Ũgakora rĩmwe nĩ ũrainũka ũtendetie kĩndũ ona kĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona mũtambo ta ũyũ wa Safaricom nĩ kwamũkĩra mbeca, gũtũma mbeca kũgũra kandi gũtũma mbeca rĩngĩ no ũkorwo rĩngĩ ũkĩamũkĩra mbeca kuma thĩ cia nja magũtũmĩre na maũndũ mangĩ maingĩ ta macio.

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩna tũhiũ twa gũtinangia mboga kana gũtinangia nyama na maũndũ mangĩ maingĩ kahiũ gekaga. Rĩrĩa gatuha mũndũ agakoya agetha mũndũ ũyũ tũmũĩtaga mũndũ wa grĩinda, mũnori wa tũhiũ, akanora gakohĩga nĩgetha gagathiĩ na mbere na kũruta maũndũ ma nyũmba ta gũtinangia mboga, gũtinangia nyama na maũndũ mangĩ maingĩ.